keing'uarkini nena ng'uesi ewueji sidai netii inkujit netii enkare pee etumoki aa tadaata teine wueji

account nashumieki iropiyiani esidai peyiee ,itumoki atopona stoke ino too ropiyiani nitushuma